Magi nyithindo matindo manie klass kendo gisomo. Gisomo gi lony manyasani ma iluongo ni computer. Gitiyo gi gigi mondo gisom, kendo gini ber sanasana ka nyathi matin somo godo. Mokwongo, omedo nyathi bedo mariek mohingo kaka oriek, mar ariyo, gini nyalo konyo nyathi mondo opar mayom gima opuonje e klass. Mar adek be, gini nyalo konyo japuonj mondo mi ong'e nyathi ka nyathi gi nyalone to gi kuonde ma ok onyal mondo japuonj okonye. Ka japuonj oseneno nyalo nyathi gi kuma ok onyal to dhi konyo japuonj mondo ong'i kuonde ma nyalo bedo ni ok opuonje maber kata kuma opuonje maber ahinya mondo olos kendo. Nyathi ka nitie gi gini, ka otiyo godo to biro miye mijing'o kendo obiro bedo ka ok olew ne sikul ningech somo biro bedo ka berne. Kendo nyathi biro bedo ka timo maber e kilas nikech koro yudo ka koro en nyathi ma nyalo bedo gi paro maliu kendo maparo gik moko kendo kaka oparo gi nyathi matiyo gi book e kilas dhi bedo kopogore. Koro sanasana gigi onego obed ni imiyo nyithindo mang'eny, mondo mi gitigodo e klas mondo nyathi otieg parone ma entiere godo.

Tijni nigi ber mopogore opogore, kisepidho yiendegi, yien mokwongo, nigi ber e alwora, ningech yien kosebedo maduong 'inyalo tong'o yien ni, inyalo goyo godo ga maka, kata inyalo tong'o yien ni itedogo. sami tedo gi yienni, idhi konyo e kedo gi lokruok mar e kor lwasi, mar ariyo, yienni inyalo tigodo ka igeng'o futo marach mar yamo, yamo seche moko nyalo futo mago ute piny, kata ma go cham piny, onyalo turo oduma ,onyalo turo rabolo, kata onyalo turo marieba kata gik mopogore opogore, pith mopogore opogore mani ei dala. Mar adek, wanyalo yudoni timo gini sa ,aneno ka ng'ano opidho rabolo, rabolo inyalo kosechiek, inyalo tere chiro tinyalo uso, iyudo pesa, inyalo chulo ne godo nyithindo skul fees. Mar ang'wen, aneno ka yienni onyalo bedo ni ,inyalo ti kode ,rabolo kaka opidhi kaka cha, nitie kuma ka rabolo ogike, to yamo nyalo go piny. Inyalo tong'o yienni tidhi isiro godo rabolo mondo kik rabolo gore piny.

Mae iluongo ni apoyo. Apoyo en olemo maber kendo mipidho e dala. Ng'ani odhi oomo apoyo kasto opogo diere ariyo, koro gima koro aneno kanyo , aneno ka nitiere kodhi. Kodhigi inyalo kaw tinyachak ipidho kendo to apoyo moko chak dongo kendo. Apoyo, en olemo maber ahinya nikech oketo del, nitie madini mokele del. Onyalo miyi vitamin C. Vitamin C ni nyalo konyo e thieth tuoche mopogoreopogore. Mar ariyo, ayudo ni apoyo inyalo bedo ni kosechiek to inyalo kawe to idhi iuse e chiro kasto iyudo pesa. Pesani inyalo tiyogo kirundo bando michamo e odi kata inyalo nyiewo go gik mopogoreopogore kaka moo, chumbi, sukari kata inyalo tiyo gi pesano kichulone godo nyithindo school fees. Koro pith mar apoyo en gima ber ahinya, kendo waketo maino ne jopur mamoko mondo odonj e purni nikech en pur maber manyalo konyo, manyalo konyo oganda mag jokenya kata ogandawa mag jokanyanam. Koro en pur maber ahinya. Kendo apoyo berne kendo en ni apoyo ok okaw kinde mathoth e puotho kendo tuochege bende thin e puotho.

Gik mangeny ma kelo mor ka aneno picha ni. Mokuongo aneno kwer kaa kwer inyalo ti go ki ipuro puothi kendo inyalo puro godo ki idoyo bando ni ka buya omako bando ni kisedoyo puothi to bedo ka puothi nyalo chiek. Mar ariyo, aneno ka mama no ma nitiere e picha no temo gero gi ma iluongo ni oula kata soil erosion gi dho ngere. Oula rach ainya e puodho nikech oywero loo ma malo ma iluongo gi ngere ni top soil.lo ma malo ko se ywe to iyudo ni puodho dong' ma onge gi madini moro amora kuome kendo bando ok nyal chiek ma ber kendo gik m a nitie e puodho ok nyal timo ma ber. Koro en gi ma ber ahinya ka wagengo wagengo romo mar mbolea ma yudore e puothe wa ka watiyo gi yore ma opogore opogore. Aneno ka mama no okunyo kanyo ka osekunyo kanyo to pi biro gudore to sa ma pi ogudore kanyo pigno onyalo tiyo go e gik ma opogore opogore onyalo miyo jamni pigni onyalo tiyo godo e olo ne puothe, pigni kendo onyalo toyi ja pigni onyalo tiyo godo ka oluoko kata ode kata oluoko godo lepe gik ma opogore opogore. Koro sa ma wapithe sa ma wakomo kata wapudhe gik moko e got onego bed ni ewa ensure ni wagengo oula kata wagengo gik ma nyalo kelo chandruok e puothe wa.

Aneno ka ng'ani oting'o kodhi. Kodhini en kodhi mar alot. Kodhini inyal tigodo kipidho alot. Alot kosedongo tinyalo tikode kaka chiemo e dala. Kinyalo dhi to ing'wedo alot e puothi kasto ibiro itedo kasto ichamo. Alot nitiere gi madini mang'eny e del ka vitamin C. Vitamin C konyo e loso del kendo nyalo konyo nyithindo matindo madendgi kuot, kendo nyalo thiedhogi. Mar ariyo inyalo dhi ting'wedo alodi kasto itere chiro tiuso. Bang' yudo pesa , pesano inyalo tiyogo e nyiewo chiemo moko kaka omena, inyalo rundogo oduma, inyalo tiyo gi pesano kichulone godo nyathi pesa sikul. Koro en gima ber ahinya, kodhi en gima ber ahinya ka ji otiyogodo e gweng' nikech kitiyo gi kodhi matin to alot mang'eny ema dhi wuok kendo inyalo yudo ohala maduong' e wiye .Alot be nyalo tiyo ka geng'o lokruok mar kor lwasi ningech nitie chemicals mang'eny ma ji tiyogo ma nyalo ketho alwora ma wantiere. Koro, alot en gima ber kendo en chiemo makonyo oganda.

Karango pichani maler ang'e ji adek. Mokwongo wan gi Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka en jatend chama miluongo ni Wiper. Mar ariyo iluongo ni Rihathi Gachagua. Rigathi Gachagua ne en jalup ker machon kendo en jatend party miluongo ni DCP. Mar adek wan gi Eugine Wamalwa. Eugine Wamalwa en jatend chama miluongo ni DAP-K. DAP-K e chama ne. Eugine Wamalwa chon ne en jatend nochung' ne weche mag lweny e piny Kenya ka. Kalonzo ne obedo jalup jatend piny ma Kenya ka. Ndalogo ne en Kibaki mane en jatend piny mar Kenya. Gachagua be nobedo jalup jatend piny Kenya. Noluwo ng'at miluongo ni Ruto. William Ruto ma sani en ker ma Kenya kane pok ogweth lwete tawo bang' kane wabunge kata jo od bura nowacho ni en olando mana weche mag pok mag ng'at achiel kata shares. Gin jok ma tekogi uma gi nie piny siasa kendo gin e kundi mapingo piny owacho. Gin giwacho ni kagik twenty twenty seven to gibiro golo jatend piny Kenya mondo dhi e yweyo William Ruto.